Ngwĩciria ĩno nĩ nduka ĩ Nairobi, na nĩ nduka ĩrendia indo ta speaker indo ta router cia gũĩkĩra WIFI charger cia laptop. Ona oho nĩ ĩrendia indo cia gũthambia macini ĩrĩa tũĩtaga na gĩthũngũ foam cleaner ũndũ ũngĩ mena ona na nĩ mena speaker na nyamũ cia gũĩkĩra matũ, tũĩtaga na gĩthũngũ headphones

Jumia ĩhũthĩrĩte tekinoronjĩ na wa mbere magakorwo na app ũgathĩe thimũ-inĩ yaku, ũkahota gũkorwo ũkĩ download app yao. Wa download app nĩ ũkuona indo iria menacio na thogora wacio o hau thimũ-inĩ yaku na ũkahota gũĩtia ũkĩhũthĩra thimũ, na ona marĩhi , marĩhi marĩhagwo ona thimũ wacoka kũreherwo kĩndũ gĩaku.

Ngwĩciria andũ aya me bengi, makĩeterera matungatĩrwo, hihi mũndũ hena amwe a andũ aya, marenda gũcenjia pini yao ya akaunti, aah ũndũ ũngĩ, tokorwo moka kũhoya marũni bengi-inĩ, ũndũ ũngĩ nĩgũkorwo moka kũhingũra bengi, na angĩ mokĩte kũrehe ceki, nĩgetha mahote kũneyo mbeca.

RCCG ĩrũgamĩrĩire Redeemed Christian Church of God, na yambĩrĩirie mwaka-inĩ wa ngiri ĩmwe magana kenda ma mĩrongo ĩtano na ĩrĩ. Na yambĩrĩirio nĩ pasta Josiah. Kanitha ũyũ ũkoragwo mabũrũri-inĩ igana rĩmwe ma mĩrongo ĩtano thĩiniĩ wa thĩ, na nĩ ũkũrĩte na njĩra njega. Wambĩrĩirio mũcii-inĩ mũnene wa Lagos bũrũri-inĩ wa Nigeria.

Ndona ũũ, meciria-inĩ makwa ndĩrona atĩ nĩ andũ makĩgetha ũkĩ. Na mũndũ arabatara gũkorwo na thuti ĩno ya kwĩgitĩra njũkĩ ũguo nĩ wa mbere. Ũndũ ũngĩ nĩ ũrabatara gũkorwo na ndogo. Ndogo nĩ ĩteithagia njũkĩ cikamba kuhorera, nĩgetha ũhote kũruta ũkĩ wacio ũrĩa cithondekete. Na ũndũ ũngĩ, ũndũ ũyũ wĩkagwo rĩrĩa kwĩna riũa, ndwĩkagwo hĩndĩ ya mbura.

Mũndũ ũrĩa ndĩratambũra haha nĩ, ũrĩa warũgamĩte gũkorwo, gĩturua-inĩ kĩa mũnene wa bũrũri Wajakoya. Na arũgamĩte na kĩama gĩake kĩa Roots. Arũgamĩte gũtuika mũtongoria wa bũrũri mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na ĩrĩ na etĩkĩtie ũkũria wa bangi nĩguo ũgũteithia bũrũri ũyũ kuma mathirĩ-inĩ.O hamwe na gũtwara, indo iria tũrutaga kuma nyoka, kĩndũ kĩrĩa tũrutaga kuma nyoka gĩtagwo venom tondũ gĩkoragwo kĩ ndawa. Koguo mau nĩmo marĩ meciria make kahinda-inĩ kau.

aah Ngwĩciria ĩno nĩ riboti ĩrĩa yarutĩtwo mwaka wa ngiri ĩgĩrĩ mĩrongo ĩrĩ na ithatũ harĩa kambuni ĩno ya 'Narobi Securities Exchange', kũrĩa andu magũraga na makendia citoko ciao yarutĩĩte riboti ĩkĩuga ũrĩa ĩhũthĩraga mbeca ciayo nĩ getha kũruta ungumania na kuonania atĩ ĩno nĩkambuni njega mũndũ angĩhota kũigithia mbeca, kũigithia mbeca nacio. O hamwe na ĩkĩheana mariboti ũhoro-inĩ wa ũtungata wao na maũndũ marĩa mareka kwagĩrithia aah kambuni ĩno.

Mambura ma kũonania ũndũire wa Gĩkũyũ nĩ mambura ta rĩrĩa kũĩna rũracio, harĩa andũ magĩrĩirwo gũĩkĩra nyĩmbo cia, nguo cia hau kabere nĩgetha kuonania atĩ no mararũgamĩrĩra ũndũire. Athuri oho nimokaga na atumia magoka makaina magathukia indo ta conda, makonania ũrĩa mainaga nyĩmbo cia hau kabere.

Kwĩ bamĩrĩ ngũrani ngũrani arĩa marĩaga indo ngũrani. Wambere, bamĩrĩ iria citarĩ na mũingĩ wa mbeca marĩaga ngima rũrciinĩ. Andũ angĩ ta mbeu njĩthĩ mendaga indo ta mandathi o hamwe na mĩgate, matũmbĩ, nĩ mendete cai wa iria mũno rũci-inĩ. No kũrĩ ta mĩkawa mĩnene mĩnene, andũ aingĩ manyuaga kahũa, manyuaga kahũa, makarugĩrwo matumbĩ o hamwe na indo ta smokie, bacon...

Ngwĩciria ũyũ nĩ bũrũri ũmwe wa gĩcigo kĩa Afrika, harĩa ciana cia cukuru ũyũ cihotete kũheo maacini cia kombiuta nĩ thirikari yao. Nĩ getha mahote gũthoma wega mahote gũtaũkirwo gĩthomo na njĩra njega.

Mbica ĩno ngwĩciria nĩ andũ, mokĩte hamwe nĩ ũndũ wa cukuru ĩyo gũkorwo ĩkĩheyo marũa, ĩĩ cukuru ĩkĩheyo marũa, kana hihi mũndũ ũyũ akĩrĩte gĩkĩro kĩngĩ wĩra-inĩ kana ona gĩthomo-inĩ gĩake.

Ngwĩciria andũ aya mokĩte kũheo njanjo, tondũ njanjo ũrĩa tũĩ ĩheanagwo macukuru-inĩ, nĩgetha andũ mahote gũthiĩ gũthiĩ hau mamũkĩre njanjo na ũhũthũ, na hihi ũndũ ũyũ wĩkagwo rĩrĩa ciana itarĩ cukuru okorwo mũrimũ ũcio ti wa hi na hi, okorwo nĩ wa hi na hi wĩkagwo ona rĩrĩa ciana ci cukuru, makerwo matigathiĩ cukuru, nĩgetha gũkinyanĩria mũbango ũyũ wa kũheana njanjo.

Mbica ĩno ĩronania atĩ maya nĩ mathiko ma gĩbũrũri kana marĩa twĩtaga na gĩthũngũ state funeral. Harĩa atongoria me gatũ a bũrũri mokĩĩte. Na mekĩrĩte mask. Ngwĩciria mbica ino yahũrĩtwo, kana mathiko maya mekĩirwo hĩndĩ ĩrĩa kwarĩ na mũrimũ wa korona, na ngwĩciria ũyũ arĩ mũtongoria wa thigari kana hihi mũtongoria o wa gĩthirikari.

Ngwĩciria nĩ mũndũ ũhũrĩire ndagĩtarĩ, na kũhũthĩra namba irĩa cikoragwo nenda-inĩ, nĩgetha mahote kwaranĩria makĩhũthĩra appu ta 'Whatsapp' kana 'Zoom', nĩgetha mũrwaru ũyũ ahote gũteithĩka, hihi ena thĩna ta wa meciria, ũrĩa arabatara ndagĩtarĩ kwaria nake ĩmwe kwa ĩmwe, kana aramwĩra atĩ moritũ marĩa akoretwo akĩgerera, nĩgetha amũtare ndawa irĩa angĩhota kũnywa ahone.

Ngwĩciria indo iria andũ marĩaga mũno, a Kenya marĩaga mũno, nĩ ngima tondũ ona ũtekũgũra mũtu wa mbagiti nĩ ũkoragwo na mbembe ciaku mũgũnda ũgathi ũgathĩithia. Ũndũ ũyũ wonekaga gĩcigo-inĩ gĩa Central mũno ona mwena wa Western kũrĩa kwĩ mbaruya na njaruũ, ũguo nĩguo mekaga. Kĩndũ kĩngĩ ningĩ ngwĩciria ningĩ kĩrĩagwo mũno nĩ cabaci. Cabaci o kũndũ o kũndũ wathi he mwendia wa cabaci na nĩ cirĩagwo rũcinĩ kana andũ makagũra hwainĩ mathi kũrĩa na gĩtoero hwainĩ, kũoguo indo ici igĩrĩ nĩcio ngwĩciria cirĩagwo mũno.

Ndona ũũ ngwĩciria nĩ makambuni mokĩte hamwe na makarehera andũ na makamonia indo iria marendia, na makamahe thogora na ona makageria indo icio. Ũndũ ũyũ wĩkĩkaga rĩmwe na rĩmwe, reke tuge kambuni, ta rĩu kambuni cia waaki magakorwo na ũndũ ũcio, nĩgetha indo ciao ikagũrwo na cikamenyeka nĩ andũ aingĩ, ĩĩ ũguo nĩguo mekaga.

Rũhonge rwa huduma bũrũrinĩ wa Kenya nĩ rũhonge rwa gĩthirikari rũrĩa rũheanaga motungata ma marũa, kũheana marũa ma gĩthirikari ta catĩbĩkĩti ya gũciarwo, pacipoti, kĩndũ ta gĩbandĩ mundũ athiaga kũherwo wabici ici cia hunduma na nĩ cihũthĩtie maũndũ tondũ nĩ maheanaga motungata maya thĩiniĩ wa nyũmba ĩmwe.

Kuntĩ ya Nairobi yũĩkaine, wa mbere, nĩ gũkorwo nĩ mũciĩ mũnene bũrũri wa Kenya. Ũndũ ũngĩ yũĩkaine nĩ gũkorwo atĩ nĩ ĩkoragwo na mawobici manene, koguo wabici icio cia kambuni nene cikoragwo kauntĩ-inĩ ya Nairobi. Kĩndũ kĩngĩ wabici ya Nairobi yũĩkaine nakĩo nĩ ũndũ wa gũkorwo na andũ aingĩ kũoguo onjoria ĩkuo mathiaga kũigithia mabiacara mao tondũ indo nĩ ithiaga tondũ kwĩna ũingĩ wa andũ. Ũndũ ũngĩ Nairobi nĩ yũĩkaine gũkorwo na kĩugũ kĩa Nairobi kũrĩa andũ mathiaga kuona nyamũ cia gĩthaka . Kĩndũ kĩngĩ Nairobi nĩrĩ kĩharo kĩa ndege koguo kaingĩ mũndũ angĩenda gũthi na ndege no mũhaka agerere kauntĩ-inĩ ya Nairobi.

Kĩrĩa kĩrathi na mbere nĩ atĩ ũyũ nĩ thibitarĩ, nĩ thibitarĩ ũrĩa kahinda gaka ngwĩciria nĩ kahinda ga korona tondũ nguona a arũaru othe marekĩrwo mĩrukĩ kũhũthĩra njĩra ya macini kũoguo na mũrimũ wa korona nĩ watũmaga andũ maremwo nĩ kũhihia, kũoguo marekĩrwo rĩera nĩ macini tondũ nĩ maremetwo nĩ kũhihia kumana na mũrimũ wa korona na mũrigitani onake ekĩrĩte nguo cia kũmũgitĩra kumana na mũrimũ ũyũ, oho ena macki.

Ĩĩĩĩ nĩ ndĩrĩ ndamenya uguũ nĩ ũndũ wa mwarĩ wa nyũkwa wakwa nĩe ena passport ambire gũthiĩ ndukainĩ cia cyber, harĩa mũndũ ũcio ahotire kũihũria bomu yake nĩgetha ihoya ahotire kũihũria bomu ya ihoya rĩake rĩa gũkorwo na passport ,agicoka akĩrĩha marĩhi ma ngiri mũgwanja magana matano ma mĩrongo ĩtano, aa na agĩcoka agĩ akĩ akĩrwo athiĩ wabici-inĩ cia Nyayo nĩgetha ahote gwĩkwo kwaranĩria nao mamũhe passport.